Chiemo man kae ni, en chiemo ma nig mo mo ma mopogore opogore. Wan galot motedi, wan gi ring'o mo moreg matindo tindo. Wan gi olemo michamo to ong'adgi matindo tindo be manumu. Wan bende galode be ma numu, mong'ad mokik matindo tindo. Kakinyalo losgi bende: alot motedi inyalo ng'ado, kiseng'ado iluoke maler kiseng'ade tikete e pi mopopni. Obedo dakika abich, kosebet dakika abich tigole ti ithiwe korito mondo ichiele. Kendo wan gi alode mong'ad manumu ma ok otedi, to kikgi wan gi nyanya mokik kanyoero gi kitungu, kendo gi skuma mokik kanyo ero. E chiemo ma chielo, ring'o inyalo chwako matin mondo obed b mondo olkre marabuor. Kasto ithiwone pi, kisethiwone pi, tichiele. Kitieko chielo chiemo ni duto, to ing'ado machunga mochiek maber. Ing'ado kasto ike.

Gin gini iluongo ni Sidai, sidai en gino mimedo ne chiaye e chiemo. En gima chalo kaka olose machalo kak kidi marachar, iriwe ei chiemo mar chiaye. Mondo omed gigo machalo kaka medo ne chiaye ma manyuol chak, kendo ochako konyo chiaye e geng'o tuoche e dend g. Nikech ka gichame to miyo gigo makonyogi goruok gi tuo e dendgi, dok piny. Kendo ochako konyo chiaye e keto negi choge moteg, choke motegno. Omiyo gibedo gi rego chiemo mayom ka gisechiemo e igi, kendo miyo gimedo gibedo gi del maber ma nigi ngima.

Ma en puoth majan, puoth majan dwaro gigo mitiyo godo machalo kaka kwer, beti, ee odwaro atonga mikete majan. Seche mitiye puoth majan, dwarore gik machalo kaka mikete wich machalo kakogudu. Ogudu ni en kirwake to kata kapo ni ne nitiere kata ka ng'ama ng'a ma bayo gimoro e puodho to ok nyal yiewo wiyi. Seche mipono majan, majan nyalo ng'ado lweti. Koro gigo mirwako mag marito lwedo mondo kik kata majan ng'adi, kata gimoro kik chwo lweti, mago bende nitiere. E tielo onegobedni irwako bude, wuoche no motegno maber ma kata kapo ni nitiere le marach ebwo majan kanyoero to ok nya chopo ma hinyi. Kendo e e puoth majan kaendi bende wan gi atonga, atonga ni en emitiyo godo seche mipono majan tikete iye.

Tich mar lupo miyo mine wa kod wuone wa ohala mar uso rech kod omena, kendo giyudo pesa mar tero nyithindo e skul. Omiyo bende rowere matindo nyalo tiyo kanyo kendo yudo pesa. Seche ma gitiyo, kuo kod timbe maricho dok piny, lupo bende osemiyo wa chiemo mar rech obedo mang'eny e alworawa.

Chendro manyalo timo en kaka donje e grube mag joma tindo kendo bedo gi ohala manyalo kelona yuto. Kasto andikora kaka ja kanyo mar grubno, kendo amanyo joma tindo wetena mwanyalo riwora godo. Mondo wadonjie, wabed jokanyo no mag Manyonge mar Uwezo.

Bima en gino minyalo ti godo manyalo rito ng'ato e ndalo ne mabiro. Oting'o kaka chulo pesa moro matin matin. Ma kata ka gimoro otimi kate weche mag tuo, kate weche mag ndalo ma koro ise ti misetieko tich ma koro in dala. Onyalo konyi e chulo gigo ma tindo tindo, nikech ne en gima ne ichulo chon kendo nitiyo godo chon.

Gini en kamikane cham, gi Dholuo waluonge ni dero. Dero en ki kama ikane chiemo ma osetwo, machalo kaka bel, bando, kal. To okonyo e alwora marwa nikech seche ma o chiemo ng'eny tinya, ikane dero. Koro miyo kata ka seche ma obedo ni nitiere ndalo oro ma kech ng'eny, korinyal gol matin matin. Ipogo jogweng' kendo konyogi e yore mag chiemo. Gimo kendo onya konyogo machielo en ni kaponi bando owuok mang'eny ndalo mopithi, to inyalo ting' moko bang' kosekan titero idhi iuso. To ji yudo godo kaka yudo pesa ma ginyalo nyiewo godo gik moko machalo kendo kaka alote.

Ber ma wayudo kuom tiyo tijni, en ni en tich ma kelo chiemo. Kendo en ma en puodho mar pidho mchele. Seche ma mchele osechiek, motere molosi, inyalo kawe kimiye mine ma odak alwora kanyo. Kendo giyawo godo ohala ka giuse, di mang'eny aseneno kata kiuse, mine use etie dirisha mag gari, moko bendopetho piny. Ojende matiyo kae gi, ichulo gi. Seche ma ichule ka, to miyo golone paro maricho mag mecho togi mag timo timbe maricho maok owinjore.

Ka en kama ipidhe rech, jogi temo loso maler alwora mar kama rech onegobedni dake. Kapod giketo gigo eko monegobedni itiyogodo kama ipidho e rechni endi.

Ma en rombo, pidho rombo e alwora wa, jogi timo kaka gipidho lum e delni gi. Kendo ginyalo ng'ado matin matin ka giketo ne rombe mondo ocham. Jomoko bende, tweyo gi kama oloth maber kama lum ng'enye, moloth maber. Kendo gichiemo kanyo ero.

Kane an rawera matin kadongo, naero ahinya omena kod rech. Kendo an mane mamawa ohero ora nikech e odwa an e nyathi mane maduong'. Ka aromo ja higni aboro ochiko kanyo, noher ga ora e dho nam, to kana dhi e dho nam to rech nipimonwa ga mang'eny kabisa. Koro nanyalo dhi gi besen mathindo gi kata ndow mar kg abich chande. Koro chieng' moradhi to mamawa nomiya ndobnoero kane oum wiye. To kachope dho nam, to achiwe to mondo oketna rech. To hawi marach ng'ato o omaya wi ndobchande. Koro kosemaya wi ndobnoero koro adong' gi rech kaendi, adwa ni mondo adhi aluok rech mondo ater dala. Wi ndo nolal na. Nadhie wi ndo nikech nang'eyo kaka mamawa ochwado chwa chwado ji, to ne litna. Namenyo motama, aluoko rech adhi godo dala to nachopo dala modeko. Kanachopo dala, nochwada to wachno ne litna sana. Koro bang'e no, chunya nochida chida gi wach mar dok e dho nam ma be koro kata ne ok ahero dhi kaka nahero dhi chande.

Onego olu onego oland gik ma timore alwora kod jofwambo, mondo gimi ji obed gi ng'eyo. Kendo gimi ji obed gi adieri mag gik ma timore. Kendo gichak gimi ji bed gi ng'eyo mar gigo mosetimore togi mabiro timore.

Gini okyudre ahinya e alwora wa, to kuonde masenene en ni irego kode chiemb dhok. Gik machalo kaka gige bando modong', aa lum ma ite tek chande, kata osogro mag bando. Modong' irego mayom, kosereg mayom tiketo ne dhiang' to chamo.

Gini iluongo ni greenhouse, kata kama ipidhe alode ma kata ka koth onge to pod nyalo timo maber. Gik machalo kaka nyanya, kitungu, olembe, mago te inyalo pidh e iye ka endi. To gini endi iloso kod juala, en gi juala mare owuon milose go. Ilose gi chuma, ilose gi musmal bende nitiere kanyo. Piny ne, piny ne inyalo kete, piny ne en lo kata giminyalo ket kendo gin gik machalo ndope minyalo bedni mi pidhe gigi. Kech gin en thothne ok pidhe mawuoke i lo piny, ipidhe e gigo machalo ndo, kasuku, ya. Sola bende en godo kanyo mikete ma nya kelo ler gotieno mondo okel arita mare.

Gini konyo nikech jogo madhi kwath ka tero dhok kuonde maboyo boyo mondo omany kodgi chiemo, koro nyalo yudo chiemo machiegni. Kendo koro ok giwuoth wuodhe maboyo boyo ma miyo giol kendo gijony. Dhiang' bende ok ol, ma nyalo miyo ka en dhiang' ma golo chak, togolo chak mang'eny kabisa nikech oonge gi gimoramora ma chando pache. Ok ool, oyudo chiemo maber, chiemo ma nigi ndhadho maber.

En mor ne jogi nikech tich maber ma gisetimo mar yudo rech maduong' kabisa. Kendo gin rech manigi kilo mang'eny, manyiso ni e rechgi gidhi yudo pesa, gidhi yudo kaka gidonjo e ute gi, kendo kata jo utegi bende dhi mor gi gima gineno. Nambariyo, gima moro kijana mobet ka ni, en ochalo gima maendi en tije mokwongo to giwuok maber kendo giyudo chiemo kaka ne gipango.

Mondibed ja kanyo no, nyakibed ja Kenya gi nyuol, nyakibed ja Kenya gi andika, kendo nyakibed gi barua mar e-Citizen. Ma nyiso ni ichulo ushuru Kenya kae.

Inyalo nyisogi chieng' ma onegobedni idhiye wuoth, ka poni en gimosechopo, inyalo wuoyo kodgi. Kata kidwaro mabiro piyo piyo, to nitiere pesa monegobedni ichulo, moingo kaka ng'amonegobedni ritochulo. In mari koro onegobedni bedo ma malo matin. Kasti nyisogi to gilosoni.

Onego idhi ire kama entie, iwinj pache gi kwayo mare ma en godo. Kasto idwoke kaka owinjore mondo ong'e gimomiyo laini bor, kendo gimomiyo onegobedni oluwo lain kaka en no endo. Ma jowete ne okowinjo marach to en be okowinjo maracch.

Akwongo ipenje kumo ae, nyinge gi ohala modwani mondo obi otim ei Homa Bay. Kisenyise mago duto, tilerone barupe go monegobedni obedogo. Gigo duto kachiel kachiel kata ka en gin mag health, kata kaen mar kido maber, gi mano ma mondik ne gi kuma no kumoae no. Nikech samoro onyalo bedo kata ng'atno marach mobiro chako ohala koni nikech kuma ne entiere no osetime gimoro marach. Koro iluonge tipimo ne ti giikore.

Jopuonje ose manre maber, mo moko kuomgi kendo thoth gi osedoke somo ma giduogo. Kendo gin gi rang'iny ma malo mar puonjo jo rawere matiendo gieki gi gigo manyien modonjo sani.

Bima osekonyo ji e chulo osiptal, osekonyo jogo ma nigi rem kuonde mopogore opogore. Kendo osekonyo nyaka jogo ma osewito ngima gi kapok sa gi ochopo. Osekonyo nyaka jogo mane osetimo tijgi kar sirikal. Ma koro giyweyo dala, bima osechulogi.

Okonyo pile pile nikech seche ma cham owuok mang'eny, to en emikele ikete kaka kar ekeno mar cham. Ma kanitiere diere oro, to ji yudo kaka gi pod ginyalo yudo cham kae kata ka ok girundo. Giyudo cham, imiyogi kendi nyalo pog gi kata ka en dwe ka dwe, kata ka en juma ka juma. To ji yudo kaka dhi rego, mondo pod giyudo kaka ginyalo chiemo kata kaponi ok gipuro.

Mondo mi iyud barua mar uso kong'o, nyaki chak gi kama idwa dhi use noero. Chif ma kanyo ero, jarit chik ma kanyo ero, en emonego bedni ichako kode. Kendo en emobiro leroni maber barupe monego bedni ibededo godo mondichak ohala no.

Mondo mi achwal wachni ne ruoth, adhi kuma entie taluonge. Kaseluonge, tobiro toneno puodho, to koro en ema koro awe chik duto e lwete nikech en ema en gi chik e lwete.

Wach mar kaka jo siasa lokore okinyi kod odhiambo, to gi weche ma giwacho mag miriambo ma ok gichop kare. Ose miya nyiero ahinya kendo seche moko abet kapenjora ni to eh, jogi be gin jok ma kare adier?

Weche mase winjo kuom gini en moko ipurogo, moro en ikunyo kode lo. Moro bende kunyo kuonde go minyalo dwar mondo okete e sirni emi tiyogodo gini endi.

Ber mantie kuom tijni en ni okelo chiemo. Seche ma isetimo tijni maber ma mchele ochiek, okelo chiemo seche ma osekelo chiemo utere e mashin. Oke ondi omiyo ji bende yudo tije mindikogi, kaka vijende seche ma giting'o ka gitero e kamonego bedni ikanogie, ichulogi. Samochulgi giyudo pesa kendo giyudo kaka giritore giwegi.

Alworawa dhok itweyo kendi ng'ado negi ogada, koseng'adnegi ogada, inyalo ng'ad matindo tindo. Kata, inyalo kete mashin, to mashin rege matindo tindo to ikawo titero ne dhok kama otwegie, kasto imiyogi gi pi modho. Seche moko bende inyalo kaw dhiang' titere tie chiel kama lum otiye mang'eny, titweye kanyo tochiema chiema. To ka sa ne mar modho ochopo, titere omodho kosemodho to bang'e ang' ikawogi tibiewo gi titerogi e kul.

Gima timore kae en ni jopur man kae gi gin mag puro loso rech kendo pidho rech. To giloso maler kama onego bedni rechgo bede, gigo ma ginyalo chamo. Kendo giluoko maler e iye kanyo ero mondo obed kama ber ma rech nyalo donge.

Ka nadongo, nayudo ka janyul na ne nigi puodho moro. Puodho ni bet ne ni mabor gi dala. Koro, kuro nipu nipidhe rabuon gi muogo ni mariewa, ma waluongo ni mariewa. Koro mariewa ni ema noti mang'eny kabisa koni, to ndalo go be noyudo ka ne en ndalo kech. Ndalo kech ing'e ni inyalo dhi kata ma kata gimu chamo onge. Koro wasepuro gi jonyuol na, wawuok wadwaduogo koro giwacho ni gikuny mwo mariewa moro matin wabiro chamo. Kwachopo uchopo kiol, to denyo bendi denyo ah koka waketo mwaogo ni itede. Waketo mwago watego kae, mwogo chiek. Sama utedo mwogo ma mwogo ochiek kae ni, kata gimi dwa cham go mwogo ema onge. Nachamo mwogo gi pi, to ne en gima nobedo kaka gima pile. Nikech en mano e gima ninyalo yudo ka nenyalo yudore seche go eko ma pesa bende jonyuol bende onge godo. Koro nachamo mwogo ma chieng' moro mwogo nomiyo iya nomwora, iya nomwora sana. Yare kanyo, ok nahero mwogo, oka okachame okahere to tije bende okahero.

Gima timore en mine gi, ma en puoth njugu. To puoth njugu kae, jogi ose sinjo njugu kendo ochopo kama koro gipono gi, gidwani giponogi mondo giting' gitergi dala mondo omoye.

Ma en puoth bando, kendo jaduong'ni oting'o bando mose ridho. Alworawa en gino mitimo gi lwedo, kendo onge gimora mora mitiyogodo. Mak mana gole, chode, ture, ridhe gi lwedo.

Onego bedni aluongo jalni madwa ng'eyo kakitiyo tijni, apuonje gi yedhe monego bedni imiyo gigi e seche ma ok gin maber kata ka gituo. Chiemo monego bedni gichamo, kuonde ma kakonego bedni itweyo gi, kargi kamonego bedni gininde kako nego bedni iluoko kendo bedo maler e seche duto.

Ma en nam, kendo gima timore kae en ni jogi gin jolupo. Ne gidhi manyo rech, kendo e picha ni kaka inene, en ni gise mako rech. Kendo giyudo rech mang'eny maber, kendo koro gidwa ywayo mondo giket ei yie, mondo gidhi gigow godo oko kasto gichak uso.

Ma en puoth chai, kendo waneno ka mamani en mama ma ng'wedo chai. Alworawa en ipidhe, kosepidhe modoye maber to kohikore tipone. Kendo e alworawa ipone gi lwedo tiwite chien, en gimipono gi lwedo tiwito gichien. Kasto, i iolone ga kendo yath kaponi nitiere kute manyalo bedo nodonje iye.

Amor nikech aneno kaka dhoge dhok gi osekelnegi chiemo kendo gichiemo maber. Kendo amor kaneno ka gin dhok minyiedho, kendo gin ma manyasani ma miyowa chak mang'eny. Kendo iye ka bende japur ni oloso maler kabisa. En kama ber ma dhok ok nyal yude tuo a mapiyo.

Abiro dhi ka jati jarit si sirikal kanyo, kenda pimone wachno kakosebet gi kaka jo jogweng' wacho kendo kaka jogweng' bende dwaro. Mondo apimne, katieko pimone to mondo ong'i kakokawo chik no e lwete koro.